Yonafisiyat nebo kokwet koimuch kekosyinen ak biikab kokwet ana ko neratinikab kokwet agobo boisionik chemiten cheu chebo muswoknatet nebo inguni nekiboisien simoinik anan nekiboisien komputainik kechengen rapinik. Imuch kekosyinen kora agoba kasisiek che miten kokwet nebo imbar, nebo mungaret ak chebo oratinwek cheimuch kosigen neranik rapinik asikotesen anan asikonamnge eun koyai boisionik chekororon en kokwet ak konyorchinenge keljin icheget en sobenywan. Ngekosyin en kokwet biik neranik chechang, kenamnge eun ak kekonge keyai boisionik cheu chebo imbar, koimuch inyorchinenge chito keljin tuguk chekemin en imbarengung ialde ak ialen kit ne imoche anan iyaen boisiengung nekararan asinyorchike melekto nebo boisionotet nebo imbar.

En kokwotinwek ko makochang mising kamuratanetab lakwet nee chepto amun kikoib serikali kokwoutik chekimen kobo kamuratanetab tibik nee ng'enyor chito nee kamuratan chepto kindo bain alan ibakerat en kapolis kikochi kenyishek konom asikomong inendet amun koborchi lakwet nee chepto sobenyin komuratan inendet tokomingin ak ko lakwet nekakimuratan ko maimuch koto konyo kowekyike somanenyin nebo kotukul nyokong'ete lakwat ak kwoo sukul, ak ko kamuratanani eb tibik koimuch kokon, imuch koib mionwokik cheterter kouu chebo ukimwi ak mionwokik alak, imuch kobaa korotik chechang cheimuch kobar lakwet nee chepto yoon kakimuratan iendet, nitet koyomech ak ko kikekon kokwoutik chekimen akobo kamuratanet nitet nibo lakwet nee chepto en kokwet ak en Kenya komkul nee ngenyor chito nekamuratan lakwet keibchin kokwoutik chekimen inendet akobo kamuratanetab lakwet.

Banganutik cheimuch keyai en kokwet sikotaret namet ab gei Nebo eun en Chito ab kokwet kochang Kou imuche kenam bik en kurubit akelenji Kotaku kit neyae Alan kekachi icheket rabinik Kotaku kasit Kou mungaret Nebo koyumat Chito chegi en kokwet anan kwalat logoek en kokwatinwek asikoib kwalda en indonyo anan kotau Chito groupit Nebo bik Taman en kokwet nekiwire rabinik agetugul asikebas rabinik choton agebangavkit neyoe neimuche keyai sikotaret tugul en kokwet konyorchinegei keljin anan keyai kibagenge Nebo yangabit kit en kokwet anan konmbit kit Neu mchango anan kotaretet agetugul kenamgei euon agetai kele kimache ketaret Chito netakowon sikonyorchigei keljin inendet akotareten koanyin akobur akosich kit nekamakingei en sabebyin inendet.

koimutik chebune atepto nyoon che ndo bo keny en kasari ko ichechu, otepto negibo keny negitaam ketegisi sigiik kegoseiit en kasarii komagomiiteen, inguni ndinyoru lakweet nemingiin komagosubii oratinweek chegigosuub sigiik kyook chegibo keny ole kitaam ketegisi icheget, kitaam yoon iwendii kemoronyenote asigonaai sigindeet kole inyone anan ichutuu koo inyendet, ndibuuch chebo kasarii kochutu kityo mogemoryonyee agoo oliginyeen kogimiten ribeet ab tugaa olegiribee lagook chemengech lagini en inguni koribe sigiik kyook tuga, kigonaam kongeleso lagook agoesyoo koriib tugaa naan oot kobire sigiik kywaak lagook nemogere kole monyolu koyaai kouu noteet, kiitam koraa kogitaam kebendii ketemisyote lagook lagini en inguni ko sigiik icheget cheimongugee kotemis ne noteet kogoim anan oratinweek chebune icheget kogoromeen agobo loog chwaak.

kigoiib sergali oratinweek cherter cheimuch kestoengee myonwogiik chebo sexual transmitted infections cheuu okimwi, kipsununuut ak alak asimaletagee en emet kwoom emeet anan konaam chituguul, ko notoon ko aratinweek chechu , yaan kanam chito myonwogiik cheuu okimwi komiten oratinweek chegekirinddooe, inonitetan maginamdagee kouu imuuch iboishen chito condom yon meyonii chito norue twaan anan yoon moroyonigee en koot, maraan mii chito nemondoo en koot anan kogeseseni en timiin agoo imuuch myonwogiik chotet koimuch iboishen chito condom yaan omii ak chameneet nguung, ak oratinweek alak chechang chegiterengee amanamin myonwogiik chuteet kipsusunuut anan ko okimwi cheimuch kobaar chito agoo momiten kericheek chechwageet cheginyoen yaa kagonamin myoniteet.

En kiwanjet ireu komiten biik chekailach ngoroik che kerge. Michekalach che buluu ak chetuen. Mi nekanam menderet, miten ne kanam kartasit, bakoyot ne kakisir ak konde barakyat ne tagu kele kit neteseta en yu ko, ko boiboindo nekiboiboenjin ne notet ko ainet nebo Tana anan kasit neyoe biik chebo Tana koboisiechin biikab kokwet. Initet ko miten biichutet asikoboiboenji icheget en kiwanjet agobo kororonindonywan nebo ainetnywan nebo Tana ago chechang ko miten en lain netagu kele kiboiboinjinote ketienote en kiwanjet iyou akobo kororonindonywan nebo ainenywan ogot miten biik alak chemiten taban chetagu kele icheget ko kandoik chekabwa asinyokwamnda icheget kororonindo nebo ainetab Tana.

Kit nekaran agobo siketab lakwet en sukul ko somanet nebo kasari ne koip serikali nekararan ago makerke ak somanet nekibo keny nekikisomani ago kimaingen kit ne kiitokyinike en ta oleiwendi. Somanet nebo inguni ko lakwet kongen kole asomani ak asomanchini kit kou inoni. Miten lakwet nemuch kosomanchin agobo takitari anan kosomanchin agobo muswoknatet anan yekiboisien kompiuta ak komiten kora cheinetege koik mwalimuek en inguni. Nibuch en inguni kokimakongen lakwet kit neyoe en sobenyin. Nitet ko kararan en lakwet kosoman ak konai kole ayoe ne en tai yon awendi ak konyorunenge keljin ne en somanenyin nebo en inguni.

kasiit neyoe Kenya medical research insitute koo mising ago kararan, chigili icheget kericheek cheginyoeen anan chegiibu kobwa sipitalishek cheimuch kinyaaen myonwogiik cheterter kouu oot maleria, chebo rwaeet ab korotiik keibu kogagibangaan magingolngole ak keribe kelee kericheek achoon chenegiit mogeboisheen alaan kerichek achon chegotagomongu, cheimuuch keribeen myonwogiik chetinye biik anan ko myonwogiik alak tugul che taam komii, ooh maraa oot chebo maleria komiteen bongonutiik chechwageet chegeite olegekonortoo kericheek choteet cheginyoen myondo nebo maleria ak myonwogiik alak cheimuche koiib koimutik en biik chemengisyee en emet ab kenya .

boisheet neyoe kirwogiik en kokwotinweek asigosiir kartasisiek ab katunisheet en emet ko kararan mising agoo imuch koib saisiek alaan koib betusheek chematyaan asigomoong kartasisiek chuteet bo kotunisheet, imuuch ibemwochi kirwogindeet ilenchi omoche ayaai katunisheet alaan nebo igesee ak imwaaite ilenchi imoche en auu alan imoche keyouu auu konaam indendet kiit negoimwochi abakosiraat abakomwouu kiit negasiir siinaai ile nee kiit negemokyingee en katunisheet ago oratinweek nee cheyoche kisiib yoon itunishe chito asimaimuch kogooon musmuseet biik anan komusmusook kotunisheet nguung neitinye en biik ab kokweet ak en biik chebo emet, niteet koimuch kotaar kasarta nebo kenyiit aenge kebangaan bwanuneet ab kapsandaniit ak chebo mureret kobwaa.

Muswoknatet neyoe biik chebo kasari asikongem muswoknatet nekibo keny ko cheu ichechu. Chekiboisien kerichek chotet anan che kiboisien tuguk chemokororon cheu kerichek chebo bokitet chechotet ko maiywek chema kororon. Bangik ak tumatoisiek che yachen che imuch kongem bortangung ne notet komuch kongem atepto nekibo keny en kokwatunwek. Kasisiek ak tuguk chekichobe chebo kasari che imuch kokon muswoknatet anan kowech ngemetab bandapta nekibo keny ne notet en inguni keboisien mwanik kechoben amitwogik, nengeme boisionik chekibo keny nekimakomiten chekelenen kiboisien mwaita alan kindo tuguk che kiame. Kikibute kityo ingwek ak kinde ma ak kekany kityo asikiam ak kou ngalekab chego che kiyoe en inguni che imuch kongem anan kobar atepto nekiba keny ne kimakomiten ngalek che kelenen kigee chego ak kichumusan. Kikikeyote kityo tuga en tirikwek anan olekir.

Tuguuk che makatin ya mache pa kosir chito kartasishek chepo katunisie kp che u chamchinet ap koyai arusit eng' inedet ak ne mache koyai arusit. Yache komiten kashinet eng' chito ne itunishe ak ne kituni koyan kotun gei icheget asikesir kartadit nepo katunisiet. Ako mache kora itinye kenyishiek kong'eten tiptem ak lo ak koker komasin o ,asikechamun isir kartasishek chepo katunisiet en emet ap Kenya. Nitet ko imuch kekonin kakwautik ana ole isuptai arusi neng'ung'et. Kimwaun kelenchin yache komiten kaliet anan yache komiten kipagenge eng' katunishet ala eng' petut ap arusit neng'ung'et eng' piik tugul che kapwa arusing'ung' ak lagook.

olewoldogee roteet eb neranik en inguni kouu inoni, kiboishen simoiit anan imuch chito neneraan koboishen alaan koyaai kiit negaibwaat, kot kogagirote anan komii olegagibendii koimuch chito kocheer kiit negagimoche alan kocher rabinik chegosyiin gee agetugul asigoroteen, mouu chigiboo oliginyeen alaan chemobo nereaniik cheimuuch kemwaa kele yooche iibuu kiit kouu inoni asiroteen, chebo neranik kocheru kityook alaan koyokto rabiniik kywaak chemiten simoit chegomwochi muguleldonyiin kolenchi igoiteen ichechon anan iyookte ichechon iigoite iih roteen, imuuch kogeet chito kariit teeta alaan kiit neuu imbareet asigooib asigoroteen inendet.

Atindonik che imuch koyai lakwet nemingine koet ak konyor atepto ne kararan en kokwet ko atindonik che kibo keny che kibo tekisto ana che kikisibi che kikororon che u chebo imbaronok bik chebo komanut ak chebo ribet tap ke nebo tiongik kou atindoniyot nebo minet ab imbaronok alan temet ab imbar atindonik Che kibo tekisto che kibo paab ak kukok che kitam kinete lakok ki ngomingin asi kosib icheget aratinwek chotet asi ko nyor satepto ne kararan en bik ab kokwet sikik ak en bik alaktugul notet ko kitoreti lokok Che mengechen konyor icheget kelgin anan konai icheget kiit ne imuch koyai ak konai kole nee kit nemoyoche koyoi en sobet nywan asi konyor magutiet nemoeche en sobet nyin lakwet ne mingin

en eryaait nyuunkomii konetisyeet neimuuch koganapta ngalalet ab somaneet en emeet asigonyoor lagook somaneetnywaan negararan, ne noteet koganetisyeet neginete lakweet kelenchin kogilgee en somaneet nyiin asituun koeet ak kosoman kogilgee ak konyoor kiit nemokyingee en somaneet nyiin, kinete koraa kotegiss mwalimuek ak kotegiss sigiik kywaak asigonyoor inendeet oreet negararan neimuuch kosoman lakweet komoen kaimutyeet anan komoimengee tuguuk chechang che maraa ko maaran kogachupgee ak sigindeet nyiin alaan kogachuub mwalimu nenyineet ko noteet oreet neginetengee en eeria nenyuneet lakweet nemiten sugul kosiib asigonyoor chameet ab gee nebo somanenyiin kogilchigee inendet kot kotaar sugul ak kosomonchi kiit nemoche ak konyoor inendet asigotoretengee en sobenyiin nebune en atkaan tugul.

Kit ne makat asikosulda karatasisyek kap katunishet en Kenya ko kipandet nobo chito ne itunishe ak nekituni amun kipandet ko karan asi kisibi kele koran koyom kee inendet ko tunis ndap kakoit kenyisiek koyam kotun kee icheget ago magat koraa ibo Kenya chito ibo Kenya akitebunen Kenya akitinye kipandet nenoton nebo kenya ne imuch ko konin chamjinet isir karatasisiek chutet chebo katunishet en emet ab Kenya nitet ko ma imuch ko ndorchinet agetugul akobo katunishet ne kiibu en Kenya katunisiosiek komiten konyil aeng miten kotinisiet nebo sabato ak nebo chumapili ak che terter lakinii olekiyoitoi tugul ko kerke

Poishet ne yae piik ap kokwet asi kotaret somanet ap sokat, ko imuch konamgei icheget eng' kipagenge ako taret lagook anan komwachi lagook kolenchi somanani po sokat ko somanet ne kararan ako imuch konyorchingei lakwet kelchin yan kasoman ako kilchigei somanetnyi en sapenyi. Nitet komuch konam gei piik eng' kokweet ako kon gei icheget kotaret lakwet ne ma imuchi gei sikindenyi ala ne matinye sikiik kolipanchi inendet sukul kota kotar ak kowang' akosich inedet kasit nemuchi koyai ako tareten gei. Imuchi kora kocheregei sikiik koalchi kipsomaninik che maimuchi sikiikwak kora ngoroik, kitabusiek, kalamok che makchingei asikosoman lakwet. Imuchi kora konam gei piik ala kolwanchigei piik kole yache kosam taretet eng' serikapit ketekchi icheget klasishek che imuchi kosomane lagookchwak ak kitabusiek che kisomani en sukul

Somanet ap soket ko koip sirkali kakwautik che kimen asikotaret somanet nitet nipo soket asikotaret lagook che somani en kasari akopa somanitet pa soket. Pandaptai ala kiit ne kikochop sirkali asikotaret somananitet ko kou kotech darasoshek anan kotech klasishek che somaneen lahook eng' sukul ako tes mwalimuek che kisomanchi somananitet nepo soket, ng'echerok akoip kitapushek che imuch kosoman lakwet ak che kisire asi kotes tai lakwet kosoman eng' sukul eng' somenet nepo soket ne koitu ne kararan ne imuch kotaret lakwet asikonyorchigei kelchin en somanennyi ak eng' sapennyi nepo ko tugul.

Olekichutundo muswoknatetab kasari en somanet ko kin koit kipngamotinik che ingen olekichutundo anan olekiyoitoi somanetab keny keboisien simoisiek, komputaisiek en somanetab kasari ne notet koimuch koboisien chito kosoman anan konyor kit ne kamakyinge en chokyinet asikonyor inendet yon kakimwochi kelenji kochech kit neu inoni. Muswoknatonitet nibo kasari ko lakwet nemite sugul kou unifasiti ak koleg kimuch koboisien simoinyin kosomanen komiten kaa ne notet kekuren online kosoman lakwet en kaa ak kogere mwalimu kit ne kayai inendet koboisien simoinyin anan koboisien laptop nenyinet kosomanen ak kosiren tuguk che kakimwachi kelenji koyai inendet.

Alen kokomuch serigali koip somanetab sokat kou en taunet amun somananitet ko kararan en lakwet ne mingin amun imuch konai lakwet kit ne much koyai en somanetnyin nitet nebo sokat kotoretenge ak kotoreten sigikyik. Somananitet nebo sokat kokararan en lakwet ne mingin. Nitet kokoip sergali kotoret somananitet koyochi biik anan koyochi lagok koichi kitabusiek chekisomani, chekisire, kotekyi kilasisiek ak kochop ngecherok cheiburen lakwet ak kotes mwalimuek che ingen somananitet sikonet icheget asikonyor keljin en somananitet nebo sokat ak kotaret kamatikywak ana ak kotoret sigikywak en bandanywan nebo tai.

anendeet kotoom atil nambait noteet nebo hutuma ndamuun nambait nieeb hutuma komomii kechin agetugul negenyoruneen negingemwaa kele ketiil namnait niteet nebo hutuma, kogigimoche asigenaii koitosheek chemiteen en emeet ab kenya ak kenai kele tos inyolchini emoniteet nebo kenya anan iboo emeet agee, ago kii ngogageyaai kouu noteet kobiit kongungunyeet ak musmuseet nebo chobeet ab hutuma numba initeet negiginam kingungunyso ak kemwaa kele mamagaat kecho nambait niteet ndamuun magaai konyorkelchin alaan maimuuch kotoret biik chemenye kenya, magonuu kelchin amuun maimuuch kibitisaan anaan maimuch kegoon aratinweek chemogotiin chegiboisheen en nambait niteet asinyoruu kelchiin agetugul yoon keboishen nambait niteet nebo hutuma en sobeet nguung.

Tuguuk che imuchi kepaishe asikonamgei poishoniik eng' kokweet ak kandoik che nekitchin ko kou rapinik che kikonu che kitareten gei anan tuyoshek che kichope eng' kokweet asikonyorchinenegei age tugul kelchin koyaen kasit ne makchingei koyai. Kou imuchi ketai gurupishek en kokwet ne pa piik mara tiptem tiptem yono akikachi alak tugul rapinik kandoindet asikotaune ala kemwachinkasit neimuch koyaen age tugul. To kou gurupot netai komuchi kelenchi koyai kasitap temishet, kokol tuguk eng' imbarotinwekwak chepo arawek somok ak koalda asikonyorchigei icheget kelchin eng' tuguchotet. Gurupit age komuch kelenchi kotai mung'aret ne chame kou mara nepo oret, ne ki aldai tuguuk anan ne kiipate cheko asikonyorchinen gei icheget kelchin ak kokon katuyet ak kipagenge eng' piik ap kokwet ak kandoik che nekitchin asikoyai tugul poishet agenge

Kit ne imuch keyai asikekanapta bandabta anan kandoinatetab somanetab sugulisiekab barakyat, koyoche kikochi sugulisiek tuugul chebo barakyat tuguk chekerke chekiboisien en somanet ak kikochi icheget napas nebo kosoman, kosomanji kit nemokyinge asikopit walet ak kondochi biik alak en emet nebo Kenya. Tetutik chotet che imuch kenam asikotesta kandoinatet ko kou kikochi icheget rapinik chebo loan kokergeit eng kipsomaninik tugul, matkikochi age chechang kikochi age chetuten ak ketekyinot icheget darasosiek anan ketyinot icheget sukul kwom ematunwek simabendi icheget sukulisiek che loen che imuch kotaren icheget rapinik che katasomanen kopunot.

Alen abwatyini ole kaikai kisup oratinwekab chekibo keny che kikisitoen ngalek ab tumwek kosir chebo inguni amun che kibo keny ko kokororon ago ki kisupi en oret ne kararan ago ne magibite ne mou chebo inguni makisupi aratinwek alk tugul chekisirto ngalek ab tumwek chekiyoe ki yoon wendi lakwet tumndo en keny olikinyen kokitom kosip komwoito kotoma kenyit agenge kole kenyinon koawendi tumdo ago ne kiit ne makat en inendet koyoi asikemwachi inendet anan asikiyonchi inendet kwo tumndo kora ko u tumwek che u arusisiek anan kokatunisiet kokikisupi en oret ne nyolunot nema u chukibo kasari makisipi kiyoe kityok olekebwatite chito iyaien tumwek chekibo keny kokikisupi oratinwek anan kigitekisi kit ne kiyoe boisiek chebo keny asikosulda tumdo agetugul nekeyoe en kap chi

Kit ne kiyoe en kokwet asimanamin miondo nebo ebola koyoche istoenge chito biik che kachanga ala chekayumak. Asimenyoru mianitet nebo ebola ak ibubunyi kutingung en sait age tugul. Matingololoti anan mati ieoti kosirto elon iwendoti ak kiune eut eng sait age tugul yan kegat chito alan yon keyoe kasit age tugul asigopit ikirinde miondo nitet nebo ebola ne imuch konam biik ago imuch kinamndage en chokyinet yon kakonamin, yon korikyine ak chito netinye mianitet nebo ebola.

Inoni ko benkit nekikonoren chepkondok biik cheyoe kasisiek chebo serikali anan kasit ne nengunget chito. Imuch ikonoren chepkondoguk benkinitet nekikuren Post Bank ne kararan en konoretab chepkondok cheitinye anan chebo kampunisiek. Imuch iyai chito kasit en serikali ana en kampuningung ak igoneren benkit nitet asiyon imoche inyeicheru inyeiwendi kityo ak kadingung ak ikoite ak icheru chepkondokuk. Imuch kora kokonoren biik cheyoe kasisiek en Kampunisiek cheterter benkit nitet chepkondokywak asikonyorchinenge anan asikoribok rapinikywak en olekararan nemau yon itinye rapinik en eut chemuch kobetyo ago moiteisiche.

Ilasimisani serkali biik kobo korut agobo covid 19 nenotet ko korona asimaletage anan asimakopitu meet nebo mionitet nebo korona neborebiik en chokchinet yon kakonamin. Kobokerute chito katet ne tere asimanam mionitet nebo korona yon wendote anan yon katuiya ak biik che tinye korona anan yon ibure ak biik che chang che imuch konamnda mianitet nebo korona asikoter ak kochuchuchak meosiekab biik chebo korona initet chebeku en emetab Kenya ne kikokon asenet neo nea kobar biik che chang en emet. Yankakonamin koroitet ko maimuch ibur chito en kasarta nekoi. Ibure mara en wigit agenge kityo yan makinyain komuch kobarin mianitet amun miondo nekorom mising netinye chepchebindo nebo barakyat yankakonamin.

Kikoyai keyai muswoknatet nebo kasari kenyor somanet nebo nyumchumindo ye kin kopit ala yekin koit ngomnatet notet nebo inguni ne keboisien tuguk cheterter kesomanen en kaa anan en sugul. Musyoknotoni eb kasari ko kokoip kit nekaran en somanetab inguni yekiboisien tuguk cheterter kenyor somanet anan kosomanen lakwet kit neu simoit, laptop asikosomanjige inegen komawa agot sugul agonyorchige kit nemoche inendet en chumyumindo. Nitet ko kararan en kipsomaniat agetugul koboisien muswoknatonitet nebo kasari konyorchinenge keljin en somanenyin nebo kotugul ak konyor kit nemakyinge inendet en sobenyin.

Kit nebwote anyun indoger koi miten iyeu nebo koroba komiten biik chemuten taban anan chemiten sang nebo koitet. Abwoti ale koi ko olekikoitoen mbarenik chebo imbar chebo biikab emet tugul en Kenya che chotet kekuren taitoldid anan baronok chebo chamchinet imeny oleimenye ago magai konyokotwain chi en yotet. Anan kikoito kora baronok en yutet ndayon komusmuske en kongunget anan yomi kesit neitinye ak kongunget anan chito agetugul koimuch inyeip baruet en yutet nebo kotini ak iip kobakupitisan anan kopakengalalen agobo suriet ne kosurie ak kongunget anan chito ne kalelun.

Tom kobois kadit nebo huduma amun kadit nieb huduma komakisuldaen ngatutik che kikingat emet anan serikalit nebo Kenya kisub ago matok kaitosiek chebo biik che kikimokyinge en huduma initet koboisien. Ago mobois en muswoknatet nekimoche nebo kasari koroitet ndamun biik chechang kotomo kotil kadit nitet nibo huduma ago biik che chang komaingen koboisien muswoknatet nebo kasari. Ago biik chekikitilchi en Kenya nambait nitet nebo huduma komait koitosiek chekikimokyin nge en nambait nekikomoe nebo huduma ago maimuch kegon ngatutik anan maimuch kengat ngatutik chenamege ak nambaanitet nebo huduma nekiboisien.

Olekiwaldaitake boisioni en korenyon ko kingoit muswoknatet anan ngomnatet nebo kasari neimuch chito ibirchi chito ne aldoisie en tuget anan en kampunit nemiten ilenchi koibun tuguk che imokyinige pakai bii, kokebirchi anan kokechil en simoingung tuguchotet ak itokyi anan isir kit ne moche ak iyokyi en simoingung. Yan karisir kotwo ilenji komwaun rapinik chetore chotet tugul ak iyokyi inendet ak ilenji koibun pakai oleimiten asinyeilubanchi chekaibunen. Kasit nitet ko saiti keyoe en taonisiek. Miten biik chemi kampunisiek cheterter che ipchinote kastomaekywak tuguk che aldo en tuget, tugosiekwak chemi en taonisiek che kikokonge kampunisiechutet ak karisiekwak asigoipchin kastomaechotet kit ne mokyinge en tugenyin ago magai koluban kastomayandenotet rapinik che kiibunen torgoit tugenyin. Inyailubani kityo rapinik chebotuguchutet anan kokeluban konyekekonin tuguchotet chekuket komakimakoranin anan komakiyaun lembeita agetugul.

Chang tuguk cheyoe biik chemiten kokwenyun mising. Alak komiten kwaldoisie, ketote bikibikisiek, aldo chego, ale alak, temisie, minse, bire korik alak. Lagini chechang mising ko chame ngalekab temisiet ne en inguni komiten imbaronokwak kotau alak kotemisie kobati imboronokywak. Komiten che minse, chesemberisie ak komi chegole minutikyak chekikomin ak koechekitun kot korurio. Ko kese inguni asikonyorchinenge kelchin kosich rapinik anan kosich bandek cheimuch kwam en konyinet ak lagokyik anan kwalda asikonyor keljin asikosich rapinik che imuch kosomesanen lakwenyin ne miten sukul anan kolubanen denisiek chetinye inendet. Ko biik cheketote botabotaisiek, karisiek ko chang kora ago nitet koyae asikonyorchige rapinik che imuch kotaret icheget en kanaptaet anan bandab ta nenywanet en kasit nitet neyoe.

Tukukap kasari kokonu ng'emet en tukuk chekipo keny amun tukuk chekiyoe en inguni ak chekikiyoe en keny komakerge terchin tuugul ako boisiet nekiyoe en inguni koter soiti ak nekipo yukinye en inguni keyoe kit chepchepindo nemi parak alan keboisien muswong'onotet nepo kasari nemakerke ak nikipo keny ki en keny olikinye kingeng'alalen akopo ng'alekap tumwek kokingemwa kele tumtoo koki kit nekipo maana nia ala kit nekikararan en biik nekikisipi arorutik ak mokutik tuugul chekimokyingee yon miten tumndoo nemara wendi lakwet tum ala tumndoo nekiyoe nemara po arusisiek kokikipongonike akeng'alal akisip oratinwek chekimokyinge nemou chupo inguni imuchi chito ile awendi tumndoo akiyai tumndang'ung olekebwatite iyai nemomii panganet ala kosipet ake tuugul.